Inonii ko appit ab netononyin ngalek ab sitimok en Kenya. Appini ko oret ab muswongnotet yeityindoo customaekyik asi koger kole nambait ab mitainywan ko nee, nambait ab siret ab gee ak kainet nekikisirchi customayat ak ngalek ab libanet, ole libondoo customayat en kila ak kila yon libonii stimet, imuch koraa iger ngalek ab libanet che kigobaa ana ko chekikobuchi keny en appit niton ako koraa imuche inyorchigee toretet akot ngo itinye mogut agetugul inyoruu nambainywan nebo toretet en apii niton

Inonii ko basit, basiit ko kariit neimuch komut biik chechang en sabarit akeng'e, kouu ng'unon basinii komuch komut biik chenekit itee sosom akoii konom en sabarit akeng'e, bokomonut niton mising en sobetab kila amuun itito biik chechang olekorutechin en chebchebindo nemii barakyat, kora ko kot ko komii ikorto nekoyoche koitita bichoton koitito en komachelewan.

Yon omoche otopen bankinyun oboisien oretab simoit ,ochome oretab simoit amun imuch itopen benkingung en uitugul oleimiten en chepchepindo nemi barakiat ,orani boo simoit kobosu kasarta ak rabisiek chekonyolu iwendien akoi bankinoton yon owendi bankit koyon omokwinigee boisionik alak lakini moe otopen rabisiek.

Kastomayat nekirotoret en bankit ko kastomayat nekimoche kosirke asikobunchi banki noton, koarorchin kastomayandanoton yekimii kasinoton atetutik ak makutik chebo banki noton, ak tukuk chekimokying'e asikobit isirke ibunchi banki noton, kiyai kounoton kastomayanda noton ak kwoo banki noton kou elee ko ororchindoite, kisirke inendet ak konyorchike nambait en banki noton, inguni kastomayanda noton ko akeng'e en biik chesirotin ko membaekab banki noton.

Bankishek chemengech komoboisie sait agetugul boisionikwak koboisie kityok bet icheken koite kemoi komokoboisie, bankishechu konyolu koker oleboishoitoi asikoityi kastumaekwak cheloen, oret nemuche asikoityi kastumaekwak cheloen ii konyolu kocharibunan koib oretab mukswonotet neu apit anan soet sikoityigee kastumaekwak akonyorjigee boisionikab bankiniton.

ATM ko oret nemuchi icheruu rabishek kuuk en bankit nguny en sait agetukul nekemach nebo betut. ATM kotoreti amun monyolu otuye ak chito neboishe en bankit noton amun icheruu rabishek kuuk en mashinit ak iwee mamakat komii chito neyoe boishet en ATM amun tore moshinit boishet agetukul nekotonyolu koyoe chito en yoton.

Inoni ko olindet ne olishe en tuget neo, tuget neo ko ole inyorjinigee tuguk tugul en yoton ochome tuget neo amun en tugukwak kokakibangan ak kesir olietab tuguchoton neyoton komonyolu itep ile siling ata tuguk chemoche ial amun kakisirun en yoton konoton, amune asiochome tuget neo amuneany asimochome tuget neo ko amun yoin ial tuguk chekamebongojigee ial, sitor iwechowech rabisiek che konyolu iboishen en oldagee.

Boishet ab muswoknotet ab kasari konyolu kochob sirikali asikoityi chitukul en ortinwek cheterteren che choton ko cheu konetishet ab bik asikoboishen soet. Nyolu konai chito ole kiboishoito soet ak ole kinyorundo boishonoton keboishen soet, oret age ko keboishen kutit neiguitos bik ab oloton kou ngunon kotko bo kolenjin nii keboishek kolenji kineten bik ole kinyorundo boishet en soet. Oret age ko komut bik serikali chetoreti bik ole kiboishoito ak kole sikonai ole kiboishoito kenyoru boishet ab soet en miuswoknotet ab kasari.

Ko omengindeb ab Kenya kokikotoretin missing offisit ab huduma amun inyorchinii gee boishonik chechang chebo serikali en offisit agenge akoi menakte buch anan ichengate boishet agetukul. Bo komonut niton missing amun moiwendii offisisiek chereteren konoton kobosun sait ak rabishek chekotewendii offisit agenge akoi age ana koo nkanaset age ichenge boishet nekatos keiyoruu en offisit ab huduma AK ketorun . Kitoo kit nebo komonut missing offisit ab Kenya kotoo offisit ab huduma.

Inonii ko kastomayat nekonyo tuketab Airtel, konyo inendet asikotebchike mokutik chekomoche ako kanyor biik chekomi yoton ak ko chii nearoru amune sikomi yuton, bokomonut niton mising komiten tuketab toretik, sikotoret biik en uinwek chebune en atkai tukul yoon bire simoit koboishen Airtel.

Nyolu kotuyo gee kokwotunwek chemenye ole nekit ak oinet asikoker ole itilildo beek ab oinet chekikimuri ak komwaa amuneishek cheyoe komurekitun beek choton. Beek ab oinet komenye tyonkik cheu inchirenik ako inkimurit beek choton kobore ichirenik choton, che choton koraa ko omitwoki ab kila chebo bik noton amunee sikobo komonut kerib oinoshet mokimurit amun yuton koraa yekisiken omitwokik ab kila. Koraa ko ingimurit oinoshek ako yuton yekenyorunen beek chekiyee kenyoru ,mionwokik cheterteren.

Kong'eten ing'inde boishonikab serikali muswoknotetab kasari ko kikeyai boishonichuton en chokyinet nemii barakyat mising, ko ng'unon boishetab passport ko kicham koibe kasarta oroweek oeng anan ko somok asinyorchikee kobaten ingunii muswoknotetab kasari ko kikoyai passport komong en kasarta nenwach mising ne noton ko kasartab wikishek somok akoi arawet akeng'e, boishet akee ko boishetab kipandet ne noton ko kinyorchinikee en kasartab orowek oeng anan ko somok kora kobaten ingunii inyorchinikee en kasartab arawet akeng'e kityok.

Kiyote offisisiek ab huduma kongeten gee sait oeng nebo korun nii akoi sait taman ak agenge nebo kosgolech, saisiek chuton ko saisiek cheyototin offisisiek tuukuk chebo sirikali en emet komugul ko mongetunot ak inee offisisiek ab huduma en emet komugul boisie saisiek choton. Yototin offisisiek chuton en wikit komugul kongeten gee kasit ab tai akoi kasit ab mut en kila, ko konget tii betushek ab igorwek cheu chebo basaka betut nekibwote siket ab Jesu ak igorwek alak chebo emet anan ko igorwek alak tukul chebo ngueny komugul.

Inonii ko MIKE SONKO ne inendet ko kondoindet ab polotete ab emet, inendet koki kondoindet ab county nebo Nairobi ko kii gavana inendet en kenyit ab elipusyek oeng ak taban ak tisab agoi kenyit ab elipusyek oeng ak tibtem. Inendet koraa ko kii tako membayat ab kot nekingoten ngotutik nebo makadara naat missing inendet amun en toretet netom kotoretii bik chebo Nairobi en sait agetugul

Inoni ko tyenindet nekikuren Akothee naat inendet ko Akothee en ngalek ab tyendok ingandan kainenyin ko Esther Akoth kinam inendet kotyen en keyit ab elibushek oeng ak sisit. Akothee kotindo kompunit nekikuren Akothee safaris ne kompunit noton koborchinote bik emet kikotoo koraa tyenindet tyenindoni kibore Akothee kompunit ake nekikuren Akothee foundation ne noton ketoreten bik chemoimuche gee. Akothee ko naat kot missing ako en kotab kayaktaet ab lokoiwek nebo nstagram kotindo inendet kosubik chesire milionit agenge, kikotyen tyenuoki chechang inendet ak tyenik ab emet ab kenya ak tyenik ab emotinwek ab sang.

Yuu ko CHINA SQUARE, CHINA SQUARE ko tuget ne kyoldoen tukuk che kikichoben emet ab China. CHINA SQUARE ko tuget neimuch inyorchigee tukuk chechang che choton koboto tukuk cheimuche iboishen en ngo, moshinishek che boishen sitimet ii ak alak chechaang inyorchinigee en CHINA SQUARE en olyet nemii ngweny. Angandan tuket ne oo nebo CHINA SQUARE komiten Nairobi, kotindo CHINA SQUARE mornok en komoswek che terter chebo emet ye yoto ko Kisumu ak Mombasa

Inonii ko igorto nebo lakok ab sukul , ogorii komutuu lokok an sukul kobun komoswek che terteren en emet. Igorii kobo komonut missing amun imutu lakok tugul agoib noyet en lakok. Chopchige kotyeso lokochuton icheget akobor ole kiyoyto igorii en koreywan, koyoe kouniton konoe akichek chemotyendos ole kiyoytoo boishonii ako netgee akobo noton

Inoni komoshinit nekiliponen eleburen karit, inoni ko oretab muswoknotet nekioe kelibanen ngalekab oleburen karishek i kobunchi muswoknotet akebos biik cheyoe boishoniton, yekeiliban i indoi nambarishek chebo siret chebo karing'ung i akainengung i, yeitwo kocherun risit akole kailipan komnye akoimuch inde karing'ung olemakat.

Inoni ko inganaset neo nebo mombasa, inganaset nebo mombasa ko ingechut komii kunoik ab belek ko kibwotyin ko kikiteche en kenyit ab elibut agenge bokol sokol ak konom ak oeng. Nganaset neo nebo mombasa ko naat missing amun en kiprutoinik cherutechin kobunu pitonin, nganaset ab mombasa komiten offisisiek ab serikali cheyechen ak sukulishek kongeten sukulidhek chebo ngueny akoi sukulishek chebo barakiat, chang boishonik chetesetai en nganasan niton bo mombasa. Nganaset ab mombasa ko nganaset nebo oeng en che yechen en emet ab kenya.

Tukuk chemile biik en ireyu ko chepyosa akenge nekoribis akororie komakinai kele rorechin nee, akee kora ko asikorindet nemokingen kele yoenee ineken en ireyu amun mamiten alak asikarik, ireyu korak kokabur Kou tuket nekioldoen ingoroik akomiten asikorindet komokikere kiit neyoe en yutet anan makasinyin korak, biik korak en yuton komii kiit nekanam akororitos icheket komilebik chuton kora.

Chang tuguk chebo kamanut en yu. Netai ko toretet kobun emetab Amerika. Toretetab emetab Amerika ko kogotaret emetab Kenya en ortinwek cheterteren che choton koboto itondab emet, kotaret sipitalisiek kogochin kerichekii ak kogimit kandoinatet. Kit age nebo kamanut en yu kosirutik che kagisir kele kiun eut asigegirinda murindo nemiten en eut. Bo kamanut kiun eut asigopit kerib chametab ke nenyon nebo borto nebo kila ak kila.

Libanetab rabinikab sukul kotoreti sikik amun monyolu kwoo sikindet akoi benkit nekisirkee asikoliban rabishe choton anan kwoo sukul asikoliban rabishe choton, ko toreti ecitizen amuun kiliboni en uitukul elee imiten ak konyorchikee sukul ak inee kolee kakeliban rabishe choton, koimutik chetot konyor ng'oliboni rabishechuton ko cheuu matkonai olekiboishoitoi ecitizen amun mosikik tukul cheng'en koboishen oretab muswoknotet koliban rabishe chuton ak noton komakat kinet sikichoton.